En korik choton chekinetisyen anan korik chebendii kipsomaninik asikobit konyorchigee somanet nywan komii tuguk alak chekoromen anan chebune sukulisiek chechang' kit netaa kit nekorom ko ng'alek ab konetik imuch mii iman sukulit lakini konetik cheyomotin ih sikobit konyor kipsomaninik konetisiet noton nenyolunot ak neyamat kora ko kitabusiek yon moyomotin kitabusiek anan kitabusiek choton chekiboisien kinet kipsomaninik ko kit age nekorom kora kot missing amun tuguk chekinete kora kipsomaninik koimuch komokuiyo ako kitabusiek chuton kobo maana kot missing' amun kor yan kakinet ih kotor kotoreti en ng'alek ab kotakotes kosoman anan konai soiti akobo kit noton nekokinete